Njĩra ĩno ya kũhe mĩmera maĩ, nĩ njĩra njega tondũ mĩmera ndĩngĩũma, kana yage gũkũra wega, na nĩguo ũndũ ũyũ ũkinyanĩre, ũroneka ti wĩra mũhũthũ, tondũ no nginya mũndũ ahũthĩre mĩcuba, ya gũkinyia maĩ harĩa arenda. Ningĩ acoke ethe mĩcuba ya kũigana, amĩtũre na thĩ, tũrima tũnini, tũrĩa maĩ mekumĩra nĩguo makinyĩre mĩmera.

Nĩ mbata na tũcui twayo, tũcokanĩrĩire handũ hamwe, mbata nayo ĩroneka ĩnarangi ngũrani na tũcui twayo, nĩta tarĩyo mwene tuo ,haha irĩ nĩhairige nĩtaitarendeka ciume nja ,tũcui tũtũ nĩtũtukanu marangi tũhana na twetereirwe kũheo gĩa kũrĩa

Ndĩrĩonyaga ngarĩthambia ngacoka ngarĩtinangia twenyũ tũnini. Harĩ mũthenya nĩ ndĩyaga rĩmwe, na tondũ nĩ njiguaga rĩrĩ na kĩnyiria, o i thaa njonyaga kenyũ ngarĩa tondũ ndingĩrĩrĩa rĩothe o rĩmwe. Ona ni rĩteithagia mwĩrĩ ũkagĩa na hinya, no nĩ kũigua njiguaga, ti ũndũ ndĩ na ũma waguo.

Ũrĩithia wa mbũrĩ nĩ wa bata mũno makĩria tondũ nĩ ũrehaga ũteithio na njĩra nyĩngĩ, wĩna mbũri mũndũ nĩ agĩaga thumu ũrĩa ũteithagia na ũrĩmi mũndũ nĩekĩraga thumu ũcio mĩmerainĩ na ũgathakaria mĩmera mũno. Ningĩ kũrĩ na andũ marĩithagia nĩguo makendia makona ũmithio, angĩ mendagia ithĩnjĩroinĩ kũrĩ andũ arĩa mathĩnjaga nĩgũo makendia nyama ĩyo.

Ũrĩithia wa ngũkũ nĩ ũrehagĩrĩria mũndũ uumithio na njĩra ta ya thumu, ũrĩa ũhũthĩkaga kũhanda mĩmera, ningĩ ngũkũ ciarekia matumbĩ mũndũ no endie, na one uumithio, kana ahũthĩre gwake mũciĩ. Ningĩ mũndũ no arĩithie e na mũoroto wa gũciendia, na atue ũndũ ũcio tarĩ mbiacara yake ya o hingo ciothe, na angĩkorũo na ngũkũ ta icio, ndangĩthĩnĩka kĩ-mbeca.